Angĩkorwo thimũ yaku ndĩraruta wĩra wega thutha wakũmĩgũra ũbataire nĩ gũcoka harĩ mũndũ ũrĩa ũrakwendeirie thimũ ĩyo na nĩgetha ĩtuĩke wa kũmĩcokio kambuni -inĩ nanĩ getha ĩtuĩke ya kũrorwo nĩgetha yatuĩka yagũthondekwo ũtwĩke wa gũthiĩ na mbere na kwamũkĩra motungata maku ma thimu hatarĩ na kĩhĩngĩca.

Ũrĩ ta mũteithĩrĩria wa agũri, ũrabatara wa mbere gũthikĩrĩria mũgũri hĩndĩ ĩrĩa arehe thimũ yake ĩrĩ na mathĩna, na wa kerĩ nĩ ũrabatara gũkorwo ũrĩ na ũmenyo wa thimũ, na nĩgetha hĩndĩrĩa mũgũri oka akwĩra thimũ yake ĩrĩ na thĩna, ũgakorwo na anja ya kũmwerethera atĩ thimũ ĩno ĩngĩkorwo na thĩna ũyũ-rĩ, no ĩhote gũtuĩka ya gũthondekwo na ĩhote yagũtu, gũtuĩka ya kũmũ, gũthiĩ na mbere na kũmũhe motungata marĩa arabatara, kogwo ũkamũhe, ũkamũ, ũkamũ, ũkamũteithĩrĩria gũkorwo akĩ, akĩgĩa na ũmenyo wa maũndũ marĩa arabatara.

Mwene nyũmba na ũrĩa wũikaraga nyũmba-inĩ ĩyo mabatairwo nĩgũcemania, na marĩrie maũndũ megiĩ ũrĩa mũndũ ũcio ũrĩikaraga thĩ-inĩ wa nyũmba ĩyo arĩhotaga kũrĩha rent, norĩa hihi kĩndũ kĩngĩthũka thí-inĩ wa nyũmba ĩyo nũ, ũbataire gũkorwo agĩkĩ, akĩgaramika, kana nũ ũbataire gũkorwo akĩrũgamĩrĩra marĩhi kana ũthindeki wa kĩndũ kĩu gĩathũka thĩ-inĩ wa nyũmba.

Rĩrĩa mwarimũ na mũciari matuĩka a kũrora mũrutwo na matuĩke a kũona atĩ nĩ arabatara ũteithio thĩiniĩ wa ũndũ, maũndũ matiganĩte, mabataire gwĩkara thĩ na maranĩrie, merane maũndũ macio mararemerera mũrutwo ũcio-rĩ, mangĩtuĩka a kũmũteithia atia, na nĩgetha atuĩke wakũtui, wagũkorwo akĩmenya kũmeka na njĩra ya ũhũthũ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩrateithĩrĩria arutwo kũnyita itemi kana kũmenya maũndũ marĩa mabatairwo nĩgũkorwo magĩka kana kũmenya maũndũ ũrĩa marathiĩ nambere thĩ-inĩ wa bũrũri, nĩgetha angĩkorwo harĩ na ũndũ ũtwĩkĩte wa gũcenjia, magatwĩka a akutwĩka a kũgarũra na magatwĩka a kũnyitĩrĩra ũndũ ũcio, ũkamateithĩrĩria thĩ-inĩ wa maũndũ mao kana thĩ-inĩ wa ithomo ciao cia oro mũthenya.

Thĩ-inĩ wa huduma centre nĩgũkoragwo na motungata ta ma ũheani wa ibandĩ, ũheani wa kĩndũ ta certificate cia gũciarwo, oho kũheana nginyata certificate cia, gũthiĩ nja wa bũrũri, iria nĩcio twĩtaga njĩra ya gĩthũngũ passport na oho mũndũ noatwĩke wa gũthiĩ thĩ-inĩ wa huduma centre, atwĩke wa gũthiĩ kwĩyandĩkithia marĩ ta gĩkundi matwĩke a gũkorwo makĩheo certificate ya kũmonithania atĩ nĩmakinyanĩirie ikĩro cia gũtwĩka ciaingĩ cia kũheo ngombo nĩ thirikari, kana maũndũ mangĩ matiganĩte, oho ũngĩte gĩbandĩ gĩaku noũtwĩke wa gũthii huduma centre, ũtwĩke wa kũ kũandĩkithio notwĩke wa kũheo kĩbandĩ kĩngĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ndathire thĩiniĩ wa kĩgomano kĩa itũra ritũ, nĩndatuĩkire wa kũmenya atĩ ũgitĩri wa itũra wambagĩrĩria na mũndũ o wothe na ũngĩtuĩka wa kuona ũndũ ndũrathiĩ wega thĩiniĩ wa itũra rĩaku nĩ itemi rĩaku nĩ ũbatairwo nĩ kuoya ikinya rĩa kĩwatho ũtuĩke wa kũmenyithia arĩa matuĩkaga makoragwo marĩ a kũrũgamĩrĩra itũra na nĩgetha mahore makorwo magĩtuĩka akũteithĩrĩria honge cia thirikari kuoya makinya marĩa magĩrĩire, kuoguo nĩndatuĩkire wa kũgunĩka ngĩmenya atĩ to nginya hĩndĩ ĩrĩa ũngĩeterera thirikari yũke ĩgwĩkĩre ũndũ, ĩthuhurie maũndũ no ũtuĩke wa kũmĩhe ndũmĩrĩri gũkinyia ndũmĩrĩri kũrĩ thirikari na ũtuĩke wa kũmĩhe ihinda kũmĩhũthĩria wĩra wa gũkorwo ĩgĩ tekeleza majukumu marĩa ĩbataire gũkorwo ĩgĩ tekeleza thĩiniĩ wa itũra rĩaku.

Hĩndĩ ĩrĩa wakorwo úkĩiga macokio maku ma mbeca, ũrĩ mũikari wa bũrũri ũngĩ, nĩmateithagĩrĩria gũkorwo magĩkũhe, gũteithĩrĩria hĩndĩ írĩa ũrĩ na ũritũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũtaĩ na, na mbeca iria wonaga o hingo o hingo, ũgakorwo atĩ ndũgũ ndũngĩtwĩka wa gũthĩnĩka, koguo noũhũthĩre mbeca icio wũigaga, ũcokanagĩrĩria cia mahũthĩ cia macokio maku, cigũteithĩrĩrie gũthiĩ nambere na gwĩka maũndũ maku ma oro mũthenya, oho noigũteithĩrĩrie gũkorwo ũkĩ endereza maũndũ maku thĩ-inĩ wa kũrĩa umĩte, ũgatwĩka wa gũtũmĩra andũ anyu magakorwo makĩka maúndũ marĩa, ũrĩa ũramera matwĩke a gũgũkwĩra na mbeca icio nocikorwo ciĩ cia kĩguni mũno thĩ-inĩ wa mũtũrĩre waku.

Mũndũ atuĩkaga wa kwandĩkithia kandi yake hĩndĩ ĩrĩa arũ, agũra thimũ njerũ nĩgetha akorwo, atuĩke wa gũkorwo akĩheywo ũgitĩri na oho kũteithĩrĩria kũnyihia wĩkinaĩ, nĩũndũ hĩndĩ ĩrĩa andũ mangĩkorwo maratũmĩra kandi ciao citarĩ nyandĩkithie nogũkorwo na ũici mũingĩ mũno kana maũndũ maingĩ makorwo magĩthiĩ ũrĩa matagĩrĩire, no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eyandĩkithia, mũndũ nĩ akoragwo wa gũtuĩka waki, wakwĩmenyerera nĩgetha ndagakorwo agĩka ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire kana ũndũ ũrĩa ũtetĩkĩrĩkĩte gwĩkwo thĩiniĩ wa thimũ yake.

Nĩgetha ũhote gũthiĩ kũgũra indo na thogora mũnini thoko-inĩ ya Gikomba, ũrabatarwo gũthiĩ thoko-inĩ ĩyo mathaa marĩa ma tene mũno, nĩgetha ũkorwo ũtuĩke wa gũkora arĩa matuĩkaga a kũhingũra indo icio, ũtuĩke wa gũthura kĩrĩa ũrenda, na ũtuĩke wa kwenderio na mbei ya thĩ, hĩndĩ ĩrĩa maratuĩka a kwenderia andũ a kwendia.